Tha iria múũdũ angĩenda gũthiĩ na ndege no nginyagi mũndũ agate tigiti na aheana tabarĩra ciake. Kwoguo ingiuga tha iria mũndũ aheana tabarĩra, kana namba ya thimũ, na maũndũ, na rĩtwa na kĩĩ, andũ aya a kũu no mahote gũkũhũrĩra kana gũkũmenyitha na message. Makũĩre maũndũ marĩa maumĩrĩte kana maũndũ marĩa macenjetie kũũ, kana ũndũ wothe ũngiumĩrĩrĩka ĩ, no makwĩre kũhĩtũkĩra na thimũ yaku tondũ mena mena tabarĩra ciaku.

Wa mbere no njuge okorwo nĩ gĩkundi kĩa wĩra nĩ mũhotaga kuonia anene andũ arĩa mauma kwo na nginya we ugakorwo na ũrĩa ũngĩonania nĩ warĩ handũ hau. Wakerĩ no njuge nĩ ũhotaga kũririkana kana gũkorwo na maririkano mega thairia wĩikarĩte kana ũtarĩ na maũndũ magwĩka warora mbica icio ũkaririkana ũgakena. Na wagatatũ andũ arĩa matauma kuo kana matanahota gũkinya nĩ mahotaga kuona mbica ici na magakiena nĩ kuona atĩ maũndũ nĩ mathire wega na marĩka wega.

Ũyũ nĩ mũcere na kaingĩ wonekanaga njĩrainĩ ya gũthiĩ na Nyeri, wonekanaga hau Sagana kana Mwea, na nĩ ũndũ, wonekanaga nĩ ũndũ kaingĩ kũu nĩ kuo maita maingĩ ũkũragĩra na nĩkuo mahandaga mũcere kwoguo wahetũkĩra barabara-inĩ makoragwo marĩte nĩguo mũndũ ahote kwendia na ũtũmĩkaga kũrĩa kana gũthondeka kĩndũ ũhiki-inĩ nĩguo andũ mahote kũrĩa.

Ici nĩ biribiri na citũmĩkaga gũtheria nda, kana gũthondeka ndawa irĩa tokorwo warĩa gĩtheri kana kachumbari, na maita maingĩ nyendete tũtũ twa red tũrĩa tũkoragwo tũmĩte tondũ citikoragwo ciĩ ndũrũ mũno. Na ndiciendete ciĩ, ndiedete irio ciakwa ciĩna ũrũrũ mũingĩ tondũ ndihotaga kũrĩa. Ũguo nyethaga tũrĩa tũmĩte tondu no ndĩrenda kaũrũrũ kau gakorwo irio-inĩ, no ndirenda gũkorwo irio ciakwa cikorwo ciĩ ndũrũ mũno nemwo nĩ kũrĩa.

Kwĩna agũri mahutagia makĩenda kũgũra kĩndũ, kana makĩenda kũrora kĩrĩa megũcagũra, nĩgetha mamenye nĩkĩrĩkũ kĩũru, nĩkĩrĩkũ gĩtanamakenia kana nĩ okorwo nĩ nguo okorwo nĩciramaigana okorwo nĩ irio, kana ta ovacado okorwo nĩĩrahinyĩka, okorwo nĩ njĩru, na hena acio makoragwo makĩenda kũgũra kana magĩcagura kĩrĩa makũgũra rĩu kĩrĩa gĩkũmakenia. No rĩu hena angĩ mahutahutagia nginya matekwenda kũgũra, makĩenda o kũrora ngĩnya tokorwo matirĩ na mbia tokorwo nĩmarĩũka rĩngĩ kũgũra kĩndũ kĩu. koguo ingiuga wĩ ta mwendia ũbatiĩ kũmahe mũkana nĩatĩ kĩndũ o gĩothe kĩngĩthũka kĩ moko-inĩ ma mũgũri, nĩ akũrihĩra no ndũbatiĩ gũkorwo ningĩ nĩke ũramaingĩrĩra kana nĩkaĩ ũtarenda mahutie tondũ nĩ ũramenya mũndũ ndangĩkĩhota kũrĩa kĩndũ gĩtamũkenetie kana kĩndũ arorete kana nĩgĩkũmũkenia.

Nyeki nĩ citeithagia mũno mũno arĩmi, thaa iria okorwo wĩna ng'ombe arĩmi a mahiũ, okorwo wĩna ng'ombe kana mbũri kana ng'ondu, nĩcio cirĩagwo nĩ ng'ombe ici, koguo nĩ cihotaga gũteithia mũrĩmi ndagatinde agĩetha thara kana mahuti ma kũrĩithia ng'ombe ici kana mbũri. Noguo nĩ citũmaga nja wa mũndũ ũhiane wega, na gũkorwo na karangi kega. Na nginya ũngĩkorwo ũnogete mũno kana ungĩkorwo ũnogetio nĩ nyũmba no ume hau nja ũkomere tũnyeki tũu, kana nginya warĩrĩre kĩndũ ũikare o hau.

Mũgambo wa Jeff Koinange nĩũgucagĩrĩria andũ, na ũkoragwo na kamũnyamũ kau ga kwenda gũthikĩrĩria kana kwenda kũmenya ũrĩa ariuga, na akoragwo na gĩthũngũ kĩega mũno, nĩaragia wega mũno gĩthũngũ, na nĩahotaga kũnyitanĩrĩra wega na andũ, na akorwo nĩ mũteti, ndetigagĩra, nĩoragia ciũria iria ũngĩigua nĩcibatiĩ, kana iria andũ angĩ mangĩremwo kũria.

Tabarĩra ĩrĩa nyendete gũthikĩrĩria nĩ ĩtagwo Kiss FM kana Classic ciothe igĩrĩ nĩgũtuĩka nĩcikoragwo na nyĩmbo na maita maingĩ citikoragwo na maundũ maingĩ ma ũteti kana anga, na kũringana na mĩaka ĩrĩa ndĩ maũndũ marangenia nĩ nyĩmbo iria cikoragwo ciumĩrĩire na o nĩmekaga wĩra mwega wagũkenia yuthi, na bado no makoragwo na tabarĩra iria ciraenderea ũrĩa kũhiana no citioyaga mathaa mathaa maingĩ kũrĩkia kana kũrehwo.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa mboga, na ici cironekana karĩ thũkũma. Na nĩ aronekana nĩoĩ ũrĩa areka tondũ nginya nĩ ekĩrĩte mahuti, manyeki nĩ getha aitĩrĩra maĩ cikahota kũnyitĩrĩra maĩ wega, na ingiuga tokorwo e thimũ-inĩ, nĩ getha ahote, wa mbere ingiuga tokorwo nĩ kwenda arenda kũhũra thimũ, kũmenyithia agũri ake thũkũma ciĩ sawa na andũ no moke kũgũra. Wa kerĩ no njuge tokorwo nĩ kwandĩka arandĩka ũrĩa gũthiĩte na mbere kana harĩa thũkũma ici cikinyĩte. Wa gatatũ ingiuga tokorwo nĩ kwenda arenda kuongerera ingĩ, na tokorwo nĩ kũria aroria arorĩrĩria ũrĩa angĩhota kũona mbegũ ĩngĩ cia either thũkũma, kana spinach, kana cabbage yani type ingĩ cia nyeni. Na nĩ aronekana nĩ mũtumia wĩna kĩo tondũ mũgũnda ũcio nĩ ũmerete wega na cigathundũka wega.

Ingiuga gũtinia keki ĩkoragwo ĩ njĩra ya gũkũngũĩra na kũririkana harĩa mumĩte na kũrĩa mũrerekera na maũndũ marĩa mũhotete gũkinyithia, gũkinyithia mahinda macio, na nĩgetha mwĩyũmĩrĩrie na mũhote gwĩtindĩka, nĩgetha mũkahota gũtinia keki ĩo hĩndĩ ĩo ĩngĩ mũgakorana, ĩtanjĩra ya gũkenerera na kũririkana maũndũ marĩa mũhotete gũkinyithia.

Kũheana iheo nĩgũtũmaga aruti awĩra mahote gwĩtindĩka na kũgiginyana nĩgetha makahota kũheo iheo mũthenya ũcio ũngĩ ũgoka, na nĩũtũmaga nginya magĩka wĩra magetindĩka na magatũmaga kambũni ĩno ĩkũre na nginya ĩgakorwo na wongerereku wa maciaro oũrĩa mĩthenya ĩrathi na mbere na nĩhotaga nginya arĩa maheanaga wĩra makamenya nĩmũruti ũrĩkũ aretindĩka na nĩũrĩkũ ena ũthayo.

Ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ndũbatiĩ gũcithumbũra tondũ njũkĩ nacio ũngĩcithumbũra nĩciũkaga cirĩ ciothe na cigagũtatha, na no citũme nginya ũkorwo handũ horu mũno nginya ũrĩa cingĩtũma nginya mũndũ akue cingĩũka cirĩ ciothe cigũtathe.

Ũkoraga maita maingĩ andũ macenjia andũ arĩa mamenjaga hena mathundo maũmagĩrĩra kana ũgakora mongererekete na maita maingĩ, nĩ nĩũndũ tokorwo mũndũ ũcio ndamenyerete gũkwenja, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũkũbatara kwerethera mũndũ ũyũ ũrĩa ũrenda kwenjwo o rĩngĩ na ningĩ no aremwo kũnyita ũrĩa ũrageria kũmwerethera, kogũo agakwenja ũrĩa ũtakwendaga na akorwo nĩ mũndũ ũrĩa ũmenyerete angĩkwenjire o ũrĩa ũmenyerete nginya ũgũthiĩ ũmwĩre akwenje o ũrĩa akwenjaga.